Bo komonut chaik kii amun ikochi borto koburkait kou ngunon yon mara kongeten chito mutai kokochi borto koburgeit abakoyai koyai boishonik chik chebonik chik chebo Kila mmh mayat Koraa kotoreti en ngalekab mmh mayayat tii kotoreti borto koo kokirindaa mionwokik akoraa kotoreti kochanga korotik en borto. Makatyat tii kokochi borto ikochi borto kamuket agetukul nemokingee chito kopitu koo koyai kasinyin nebo kila kou olenyolundoo ko lokoek chuu ko kirindoo mionwokik agetukul alak tukuk . Koraa kotoreti borto en ngalekab mionwokik ngalekab korotik mmh.

Teta Kobo komonut amun aah konech tukuk che chang en tukuk chotet chechang ko aenge ko cheko, pendo ak makatet. Cheko ko imuch koyee lokok kii ako imuch keboishen en gaa imuch Koraa Kialda kenyor rabishek isiptoen komosto age. Aah pendo komuch kiam ako imuch koraa kikochi kompunishek alak cho echen chonole panyek. Makatet tii ko imuch keboishen kechop kwoyoshek ak ikoroik ammh yekokechop kwoyoshek keboishen makatet tii ko imuch Kialda kenyor rabishek Koraa. Bo komonut kabisa teta.

En boishonik konyolu inai mionwokik chenome minutik cheimoche imin nii nyolu Koraa inai nafas nenyolu ikochi minutyet agenge ak minutyet inko. Nyolu Koraa inai Ile nyolu ipite konyil atak en arawek tii anan en wikishek nyolu inai Ile kipite konyil atak sikepute. Nyolu Koraa inai Ile monyolu korupkee minutik ochon Nii ak minutik ochon amun miten minutik che ikorupgee konomdogee miondo kou piasinik kii ak marawek komonyolu korubgee amun nii inomdogee mionwokik aah Koraa konyolu iribe ak ngalekab koristo sana sana koo tukuk cheu piasinik konyolu ipit tii komait komait aah kotar koristo konyolu ipit chebo koristo. Kit age koo nyanyik ko nyolu inai mionwokik tuukul chenyolu chenome nyanyik kii ak kii inborchigee en oratinwek tukul lii ikere Ile kekirinde komanam.

En kokwenyun komotosome bik chechang Zenka kotiyengee motindoi iin motindoi moo mosirotin bichu komo mosiche ole wektoito rabishek chu Kobo Zenka . Koraa koo Koraa komotinye ngomnotet Kobo akoboo ngalekab Zenka kotiyengee tom kinyo kinet icheket ko nguno nii komokere amunee asikosom kotiyengee ibwote kole imuch inyo keiben tukuk kwak tukuk lii koukou nisome Kenya women nii konyoko konyokokete tugaa ak kwalda tukuk tukul chemii bii, ko kikoib chitukul en kokwet tii kole imuch koraa isom en oldakee kinyo keketeni teta omara teta konoret ineken nekemondoengee.

bo komonut boishoni en kokwet tii amun toreti tipik cheyobu families chemomuchegee aah Koraa ko toreti tipik kii en komostap tililindo yoe icheket tii kotililekitun kosir nekotoboishen morongetit anan ko ingoroik alak kii ko in koboishen koik bard ko koibun infection ko ikere ye yeboishen iin bard ko ibu tililindo ak koib Koraa pichait makaran. Koraa koo toreti kokirindoo ngalekab kosib konam moet kotiyengee alak koo omuoni kwaldagee sikopit kosich rabishek kii kwalen bard ko ikere ko nguni ko kokikochi sirkalit tii anan kokochi sipitalit agetukul lii ko kotoret oleo ko kirinda ngalekab lok chesib konome moet.

Bo maana amun nii konu mainik akoo konu pendo ko mainik kii ko toreti borto koyet tii ak ko kosich afya nekararan ammhh. Ko pendo kotoreti Koraa imuch imuch Kialda ana ko imuch kiam en gaa. Koraa koo ptakasinik kwak kii ko imuch keboishen en imbar, koo kou nekote ole iin posphet en ole kioldoen nii ibuche kityok korikwak kii ak ipeide imbar kotoldolitu ot kosir yon kende phosphate .Koraa koo moi koraa kotkle tyonkik chomengechen cheu ndarok kii komo koik korik gaa yon miten eeh tyonkik cheu chuu kwome kotore.